Ore esidano onaapisho tiatua taon naidurie iltung'anak eweji nebo ompaka enkae, naa kitelelek elototo iaraka ometabai oltung'ani eneloito duo, nitoki si aku, ketum nena nanapisho mpesan sidain oleng eimu naa ilokasi, logira aidurrie iltung'anak kutoka eng'ueji nebo ompaka enkae ng'ueji, tiatua naa taon.

Keetae taa wejitin neerieki enkare tenkopanga naa ore yieunot nayieuni tine pee itumoki ataara enkare ,keyieuni nkilani kuna naariki enkare enaa enkit fest ema enkiti surkuali kiti nitokitini sii ayieu nkuti pesan naabaya enkardasi wenkamisini naa pe itum ataara enkare tine weji ,nitokini sii ayieu na enkanyit ino tiatua naa ineweji neerieki enkare ,pee nilotu naa nias nkulie baa tineweji neerieki enkare ,pee migil naa enkanyit ino olelo tunganak naa oitasheki ineweji.

Ore taa esidano ositima iloito kewarie naa keeta mbaa kumok sidain enaa Ore iloito kewarie naa idol ewueji niimita pee milo naai nikiarr nkeek ashu idoiki nkumot.

Ore taa eniko tenitodolu ntasati enkanyit torpayiani lenye, kengas aaku eikumok oleng ore ninye enedukya sapuk oleng naa enkanyit amu ore enkajit kengas aaku keramat nkishu orpayian tiang, nitukuoki nkilani neyiaraki endaa sidai nanyor oladuo payian lenye ,nees akeyia mbaa naishaa naji neyieu ilo payian tinaang. amu keboloki nkishu enkare nelep tenkata naishaa ,nayier endaa tenkata nayieuni ,nening oladuo payian tenipotisho ,mbaa naaji ena naidim aitodolu entasat nayanyit orpayian lenye ,nitoki sii aku tenerei eweji nana enaa enarewi nesioyo nesieku terishata sidai na tena kosokoni eyieu nelo nayieu iropiyiani naa keeta enkoitoi naomonie oladuo payian lenye ropiyiani tesidano tenkanyit amu ormarei naa ilo laa kaidim aoribira teneeku naa ketii enkanyit tialo enatasat orpayian lenye.

Ore taa iroruat naimaa ayiarita enkurma amuore taa enkurma tene naa pooki daa nayieri naai enaa nkuashen enaa madida enaa ee maragwe enaa ormushelele ninye eji pookin enkurma kake kaimaaki taa nanu orgali, Ore orgali eyiarata orgali naa kepiki enkare emoti niteleikini enkima aa oljiko aa enkima orkeek nitokitok enaduo are aitokitok ometanang'ai Ore pee enang'aa nipik enkurma ningolingol torkutek ashu torkipire Ore pee ibung'a nishor ashorr omeishunye enkurma naa aiko neija Ore taa Tina rishata nincho eosh enkima kidogo nimbelekeny ompaka taa neoku orgali nidol ajo etupukuo enkokoti neeku ina kata eeo naa orgali nidotu naa.

Ore tesidai tenaitayu torkarasha emoti tenkima tenaitayu torkamata, naa tenaitayu torkamata. Amu keng'asa aku ore orkarasha, kidim nai aibung'a enkima, nailepaki nanu nkaik, ashua kidim najo ilo karasha airowuaja naitiak enaduo moti naibukoo enaduo daa, na ore tenaalo orkamata, ore ake peku ibung'a emoti, ngufu ake eyieu naa niponiki pemibukori naa nyoo, enaduo moti asulari. Ngufu ake iponiki, nintayu enaduo daa ino, nior tesidano, basi niendelea anya enaduo daa ino.

Keisidai taa enkisujata onkej eton eitu ilo endapash toontoking are ,kengas aaku kelelek inaure naa ore enaduo naturi niyata naa mpaka ake nintuku nkejek pee eishunye ,nitoki aaku ore eton eitu ile endapash keisidai naaji tenintuku nkejek amu kengoyu naduo kejek torkasi sapuk litaasa dama ,ashu teloloto duo nishomo nengoyu naduo kejek neeku keyieu naake neisuji pee mitongu irkarash tendapash ,ore sii ene uni eisidai naaji ake tenintuku naa peyie amu kelo nikinepu enkito ojo nioj naduo kejek nioj mpaka niteru irpala ajing ashu eyau doi ninye enkae moyian nemetii tenkaraki naduo kejek inonok chafui neeku eisidai ake tenisuji nkejek eton eitu ilo endapash.

Oore enaiko serkali pee eibooyo kiama onkera kutitik, naa keng'as aaku oore inkera pooki naa peyie epuo sukuul. Oore sii eniare oore enaduo kerai natupukuo te sukuul nesuji aajo kanyoo peyie etupukuo. Oore paa enutai naitawuo naa keshuki sukuul oore oladuo tung'ani oitawuo naa keikenori peyie meitoki aitau inkulie te sukul. Oore sii eneuni keitanapi intoiwuo pee keiteng'en inkera eenye, pee epuo sukuul nenyok neidip, naa peyie etum anoto inyoo? Dupoto te dukuya. Oore sii eneuni naa oor too sukuulini neiteng'eni inaduo keera, esidano enkisuma, wesidano e biotisho tiatua inaduoo kera naa te sukuul. Neponu serkali aret naa inaduo kera nelaaki iropiyiani e sukuul, neinyiang'aki inkilani kuna nemeidim intoiwuo eeye aiynyiang'aki, nelaki iropiyiani kun'da natii abori, peyie edol aajo kenyori serkali.

Kengas taaku metoronok tenengari saanini kaka ore pee ebaiki eweji negari saanini oldieni naa kajo nanu kitoronok tenkoitoi nabo ashu are ,kengas aaku toronok amu ore oladuo dia tena kolino naa kemoku tabia nasuj iltunganak pookin teneeku kenyita endaa nelo ninye naaji neeri neiminie enkishui enye ,ore sii eniare naa ekidol ninye naaji iltunganak ena imoda tenirik oldia nilo angarie endaa na kelelek ninye naaji aa keikumok iltunganak tine ,elelek aa osiruwa etiiki nilo ayaki koon aibu angarie oldia endaa neeku ekidoli ake ieyie ena ira pesho ,nira iloabori nimira toki neeku ekimenari ake yie neeku mesidai naaji teningarie oldia endaa ,ipikaki ake endaa enye enkare ashu inangaki kilakwaniki tidie kake mee piingarie enaduo saani nabo ninyita siiyie amu keeku mbaa kukom nkimbayuni meeta oltungani oitoki ayieu niriamariri.

Meeta naaji eninko pee inpotu ndaiki tookwapi eboo neunito naaji irparakuo ndaiki tenkop inyi ekenya ,kengas aaku ore leduo aturok lenkop ino nikimbayu nikimenu .mitoki ninche adol ajo inyor ninche kedolita ake ninche ajo imbaa ninche naa ketii dii ake enaa imbaa amu ama naa amu keunitoi ena duo daa nimikingira yie aitodolu enyorata enaduo daa oladuo aturok, teweji esirkali amu meeta taadei eninko tenimpotu endaa tongota neunitoi tenkop inyi amu keeku ninye mingira yie aitodolu enyorata tooladuo tunganak lirikito .neeku kitoronok ina oleng keyieu naa keinyanguni endaa olaturok linyi aya naa sirkali pee etumi aisaidia olosho linyi pookin .

Keng'as taa aaku ore enkang nemeetii enkima mee enkang ina neitoki naa aaku ore enkima eeuaki enkima peetumi naaa aaateyierishore tenkang ashu tenkaji peemepukoo iltung'anak ore peeku eniare keiji enaduo kima eaaa Nairobi enkop esaa nashaita nemeipung'okinoyu ong'ata aij enaduo kima ore peelo aaaku eneuni naa ore enkima tenkang naa eropili keitoropil naaji inaaji neeku enkaji mee ormuate kesira pooking'ae peejing'u enaduo aji tenkaraki naa ketii enkima ore enkaji nemetii enkima nemeetai oltung'ani ong'uar peejing inaaji neitoki sii aku keretisho enkima enoshi kata etoishote intasati tiang ore inkera kutitik nemeyieu enkijiape neeku ketoni akeninche taituaji neinoki enaduo kima neton emetubulu enaduo kerai

Ore enkiguana naidim aishoo ilderevani tenkaraki enkilepata embatata oogarin tolosho le kenya naa ore diii apa peitayiolo aterewa ina aari naa ishomo sukul naa ore ishomo sukuul naakeetai apa sheria naji peesuji terewata oongarin neng'as aaku lazima piata iyie license neitoki aaku ore sii tenkoitoi orbaribara keisidai teni'orisho ore ewueji netii orbam nelo aakiti ore ewueji neitodolu iloshi taayii ajo entasho neitashe kake etaa naa kegira ninche aipuusa inaduo borikinot naatipikaki orbaribara nerewi engari ooleng nemedooltai iladuo baambi teshumata ashu tedukuya ninche neeku ore ilderevani naa peing'orisho torbaribara nereu ingarin akiti nelo sii naaji metaa mekuetieki engari oleng tewueji neshong'ishong ashua tewueji neilepakini naaji neleaaku orkiu naakoji nanu eng'orisho torbaribara amu inakata ake kimbooyo embatatai oongarin tolosho lang le kenya.

Ore taa enayaua ena siai nagirae aipim irpaek tenkoitoi torok naa kengas aaku ina olorok. olorok naaji tele tungani oinyangu naa olorok tolopuoi amiraki amu meetae naa oltungani iyieu entoki kiti naaji naidim aisaidia ,ore ele tungani olotu ainyangu naa kejo ninye apik olorok pee etum entoki sapuk teshumata naa ore ele omirta siininye neyieu entoki sapuk naaji naidim ataa keret siininye. kake ore naaji enikoni teniboori ena ore olaturoni lorpaek teneeku irpaek lenyenak neya openy sokoni nelo amiraki keon amu inakata eishunye ena kipimata orpaek naipimitae tenkoitoi toronok, nelo neya ninye sokoni nelo amiraki keon neipimokini tine nelo opmesai enyenak.

Ore naaji naidim ayau enkinosata enkima toonkang'itie ang nemenaaji entoki nayau neme ositima ake keidim naaji oltung'ani aaku keeta ninye orgas naa ore oladuo gas keeya ake neilipuka openy neponaa enaduo aji neitoki sii aku ore enoitoi ositima ore siininye ositima tenepuoi asumbua e switch enye neibung'ibung'i neibung naaji oltung'ani lemeyiolo ajo nyoo eitaasi ene kai erewi ene naakeidim naaji aaku keisababisha ina naaji peepejoo naaji enkang ore sii eneuni ore ake peibung'ieki enkare oladuo sitima naa keeta naa ninye iwayai kuna nemeitoipo naa ore naaji peimbung'ie naa keidim naaji atapejoi enkaji

Ore naaji tenintumiya emukokoteni aidur naakeitelelek orkasi alang teninap ilolan openy amu ore ilolan linap iyie openy naakeikuti alang iloonap ina mukokoteni indiim naaji aaku ingiil iyie enewueji katitin kumok oleng ompaka nijio aaishu endama kake ore naaji mukokoteni ieniki ake ninche ilolan kumok nelelek aaa mara aree ake ingiil ene nindiim oladuo kazi lino neeku keitelelek ele mukokoteni alang teninap iyie openy